Oret neaboishe sikobit ates iatetap tugap kipkaa ko akenge acheng'e kewet neo mising neakete icheket amu tugap kipkaa kochome kot mising suswek chepo ng'uny nguno koyoche acheng'chi kewet oleakete icheket kila. Nepo oeng aalchini chumvik, chumvik kotindoi minerals chotok cheikochin tuchotok kokimekitu akokochin kosich afya nekararan. Nepo somok ko aker ale kanyor tuchotok beek cheyomegei amu beek kotoreti kot mising kotis melelda ak kokochi kora kosich kimnotet ak chametapkei nepo borwekwa. Chotok tuguk cheamuchi aboishe sikobit ates iotetap tuka chepo kipkaa.

Oleamuchi acherta kiboitinikchuk eng mbar ko netai ko anet icheket akopo ortinwek chepo kasari chekiboishe eng kabatishet sikobit kenyor wolutik chemi barak anan ko chekororon. Netai ko oleimuch kekolda minutik chechang eng mbaret akenge. Ni kokochin minutichu koiyo eng oret nekararan amu nkekol minutiet eng mbaret ekenge kasarta neo koite mat koyai komie minutichu nguno kokararan kewolowoli akekole minutik chechang. Nepo oeng aneti icheket kora akopo ng'alekap katoldoleiwek, olekindeitoi ak kasarta nekindee katoldoleiwechu. Nepo somok ko olekikestoi kora minutik yekakoruryo eng oret nekararan.

Oleimuchi koporchindo tekisto kwondo boiyonyi eng sait neamishe inendet ko netai ko kochopchi amitwokik chekororon chechome boiyonyi. Nepo oeng kosovonji amitwokichoto eng oret nekararan kondechi sanit nekararan ak kondechi koyamegei. Nepo somok kotach inendet eng oret nekararan kolechi um kwomis amu kakochopchi amitwokik chekororon kot mising. Nepo somok ko koker inendet kole kakopiyo boiyonyi eng oret nekararan ako kaboibochi amitwokichoto atya nepo let kotebe nkot kaboibochi amitwokichoto nkot kaboibochi komuchi kochopchi betut ake nkot ko maboibochi komuchi kowal kochopchi amitwokik alak betushek alak.

Kamanutyet nemiten yakemande iwe biung'ung yopo kenboi iipoti kit netindoi lapkeyet` ko netai kotoreti lapkeyoni koon chorik anan ko biik cheimuch kokameche kobwa nyokochor kiy aketugul eng biung'ung anan kochor kiakik amu piut keboishe anan ko olenung'e tuga yopo kemboi nguno nkot ko kami chi nekebwoti konyo biung'ung ko nkoker lapkeyoni ko makonye inendet konyo. Nepo oeng kotoreti kora sikobit ikweny kiy aketugul neimuch kokonin anan koumisanin yoiwendo ipikere kiakikuk eng piy.

Kakwoutik chenyolu isub yoikwonye kimyet ko netai ko makat iker ile kachumukonso beek komie. Kotomo ikwany kimyet konyolu iker ile kakochumukonso beek amu ngomachumukonso beek ko makorur kimiet eng oret nekararan. Nepo oeng yekakochumukonso beek konyolu irong'chi boshek chetutikin korok akikurokur kwakei kuyo ichule muserek. yekaikurokur komie konamgei boshek ak beek eng oret nekararan itestai irong'chi boshek tutikin yatugul ikurokuri anan iwechwechi kotuiyo beek ak ungechoto akiker ile lole mat eng oret nekararan. Yekaikurokur koit kiwango neimeche imuchi iker sait kitikin ipkorur nakakorur ipolchi sanishek.

Tuguk anan kiakik chekiboe mising eng tuga ak nego ko tuga amu eng korenyo kochang kot mising suswek chotok chechome mising tuga ako o mising kewet oleimuchi kwakete tuchata. makiboe mising nego eng kokwenyo amu kokwenyo ko makitinye tumdo notok nechome nego kwome sogek, notok amune simakiboe nego eng kokwenyo. Nego keboe mising eng korotinwek chetakoechen tumwokik kou olinpo turkana ak masai oletakoo mising tumdo netindoi sogek chechome kot mising nego. Nguno eng kokwenyo keboe mising tuga mising ko tuga chepo chego. Mokiboe kora tuga chopo banyek amu tuchat...

Oret neboishe temik cheboe tuga sikoribok rutunetap tuchotok ko akenge ko makikonye kwoketso tuga eng komasta akenge eng kasarta neo. Yekaaketso tuga eng kasarta neo kochurtos kot mising suswek ako makoi pityo suswek eng oret nekararan nguno temikap anan boikap tuga kokere kole kaimuch kowalawal oleakete tukwak asikobit kopityo suswek eng oret nekararan ako sikobiyong'so kora tuchatak yekaaketso eng komaswek cheterterchin. Ni ko oret netokchingei koker kole kapityo suswek eng oret nekararan akonyorchigei kora tuga amitwokik betushek tugul asikobit kotestai kokororonitu.

Miendoap kiakik kokochin kiakik mat kokon wolutyik chemiachen anan kwo ng'uny nyorunetap kiakichoto. Netai yetindoi teta kerepeshet anan ko miendo aketugul kochuchuchi chego anan ngo ka teta neki nepo engset kwendi ng'uny bendo amu miendo kokochin teta koyait borto akong'ering'itu mising wolutik chekonu tanyatak. po komonut mising koker temindet kole kakirinda mising mienwokichu koit um manyor tukchok sikobit mawal wolutik kopa ng'uny amu yeimieni teta kowendi ng'uny mising wolutikap tanyatak.

Eng kerenyu ko keikei keboishe ngoriet kename chepingut nekikwonye eng ma kosir keboishe kit nokinomen amu chepingut ko kikichop eng oret neatal kot mising emg ma notok amune siakoikoi aboishe ngoriet. Taka saburyet katanyumnyum kot mising aboishe kit nekinomen. Chepingut ko kikichop eng oret neikochin kokoromit mising kesutu eng ma notok amune sokere kou yo nyumnyum kot mising keboishe ngoriet amu ngiboishe ngoriet imuchi inam komaswek tugul lakini ngiboishe kit nokinomen ko makoi imuch inam komaswek tugul akomuchi koyey teronotok.

Tese kot mising keswekap mpiret rutunetap tuga ako eng kasari koboishe temik chechang kot mising, ni ko amune; Keswekap mpiret ko keswek chotok chekikinemune tuga chemi barak kot mising, tuga chetindoi mapato chekororon ako chekikepiman eng kasarta neo ako kikeochi testing kero kele keswechuto ko chekororon kot mising. Ngeboishe keswekap tuchotok ko yekai teta koie moita nekim kot mising ako kora kotese tanyatak chego anan kochang'aitu chego cheimong'u tanyatak ngekei amu kikilanye keswek chemi barak kot mising.